Oleibundo somanetab kenya kaliet en biik chesomandos ko yan kakibyeita tukuk chepo serikali kokerkeitu koityi sikulisiek tugul chemiten en emetab kenya akebyeita tukuk tuugul chepo sukulisiek kokerkeit kora en emetap kenya kou rapinik chepo basari koyoche kikochi sikulit agetugul nemiten en emetap kenya kokerkeit akepcheita konetik koityi sikulisiek tuugul chemiten kenya kokerkeit asimayai nitet kobit suriet en biik chemiten en emetab kenya chesomondos nitet kokararan en serikali asikoip kokwoutik chekimen ak chenootin chesibotin akopo somanet asikoip kaliet en biik ala bororiosiek cheterter chemiten en kenya cheimuch koip kang'ung'unyosiek akopo somanet nemwoe icheket kole mara kakitapan en rapinik alan makitekyich icheket sukulisiek kou sukulisiek alak kokararan en serikali yangayai kasit koyochi sikulit agetugul nemiten en kenya kokerkeit asikokararanit akopit kotuiyetap ke nepo biikab kenya en chamet nekararan en.

Kiit notinye akobo data chebo rabishk chuk chemiten en benkishek alan chepkondok chechuket chemiten en benkishek ko nitet data ko koitoshek chebo rabinik anan chepkondok chemiten en benki nenyunet, kiit nee oyoe asianai data nenyunet ko yoon okonori chepkondenyun koyoche anaii olee kakonor ataa ak asir chotet en kitabut asioite ak onoe olee chepkondok chetiana chekamuch akonor en betuni ak ko chepkondani ko imuch koii rabinik chetian asianyorchineng'e kelchin ak ayaen boishet, nitet ko kararn ak ko yoon mainai data nengung'et nebo chepkondok chekekonor en benki ko imuch komenai okot oleboishoitoi rabini chotet en sobeng'ung ibang'anen kong'ung'et alaan ibangan boishet neimokyinike iyaen chepkondo chutet.

Kiit neteren muren komasom toretet eng' kotab kanyoiset ko yon miyoni inendet koomei komoswek chebo ung'at ako mara ko dakitari nemiten en koot nekinyoisen ko ne notet ne kwondo komaimuuch kwarorchi inendet akobo miyondo netinyei nebo komosta nebo ung'at ndamun maimuch kong'any inendet siri ala komang'any inendet akobo komoswekchik chebo ung'at komwochi dakitari kolenjin omon kotep kou ni ak kou ni inendet kosishingei akomuitechi akonyoeikei ineken koboishe kerichek kotakosop nitet komatoreti ala nitet komuchi chito ne muren komakany kotep eng' kotab kanyoiset ketoret kiit age netere muren komasom toretet en kotab kanyoiset ko yon kainaam komyam komaimuch inendet kosip komwaita kole amiyoni muitechin inendet ak yon kakokas kole kakositen alan yan kakwo barak miyondo koimuch komwa nipuch yan tomo kobwa barakiyat komuitechin ako mamoei komwa kole amyoni kotakositen komwa inendet

Biik chechang kokikonam boisiet nekiyoe atepto nekiyoe boisiet kot koech, nitet kokikochi icheket kelchin konyorchike kit nekimoche en kasinywan ala icheket komoche sikonyor chepkondok chechang en kasini yoe asikosuldaen mokutikyik chemokyingee en kasinito akonyorchike rapinik cheimuch koboisien kotoretenge akotoreten konyinet ak family nenyinet tugul nitet kokikowal atepet ne bo kapchi kokaikait kou olekiu ndamun ngoyai kasit icheket kong'eten subuhi kotor koech koimuch konyor rapinik chechang kosir ndayan kokayai kong'eten subuhi bakai lang'at icheket ko kikokon ge ako kikoyange kole yoche koyai kasit kotor koech asikonyor icheket rapinik chechang cheboisien akonyorchige inendet melekto ne bo kasinitet niyoe.

Kakwoutik cheasipin yon akwonye kimyet ko ichechu anamin korok abute kwenik asinyasich maat akatyorchi kipiritit kolal maat akande maa sapuriet kolal asiang'oing'oi sapuriet yon karatwo ang'oing'oi sapuriet anaam aun sapuriet akapiman beek cheome akwany kimyet nekamoche ak yon kakotwo apimoni ande beek maa akapakach kochemukonso ngopore chemukondos anaam acheng' purwet akande bushek tutin akaparpar kotor kochulok koekei kongorik ak yon kakotwo achulochuli ak purwet anaam ande bushek akakwaykwany ak mukanget kotor kosis akiyan kakosis anaam akwany atindir kotor koyeisho bushek tugul akapakakte korur kimyet en maa kotor kokwergei akonam mortet sapuriet anaam anyun asutu akande ng'weny kokaititit akacheng' kichiket anan acheng' silipa nekitilen kimyet akanaam ayomishe

Kotab kiberititen oleamenye kioldo silingisiek silimut kityok nitet kobeit ne kararan nebeit iyanat nekioldoen kiberitisiek en oleamenye ak en emet tugul nebo kenya ndandan ematunwek alak chemiten Kenya kwaldo siling taman koot noton nebo kiberitit olekiboisiotoi kiberitit nitet keboisien kilolen maat yon imoche asikolal maat anan yonimoche isuldaen kasingung notet nebo chobet ab amitwakik kou ichob imiet, ingwek, chaik anan oliyoo cheko koyache komiten maat ko maatet koyabu kiniritit nekigichob ak konyinet asicheng ketik chebete betani ak indemaat akitiorchi kiberitit akipagakte kolal maat imuch isochi mwanik anan iboisien selele itiorchi kiberitit asimeter kiberitit nengug sitiare kityok agenge kokakoyam notetan maingung iboisien kotor itwo ichoben amitwagik chegemokyinigee

Komonutietab tukuk choboishen yoon omondoi langat asikokon lobkeyet ko kiit neuu taishek, tochit, simoit, maat, kipiritit ak maishek chotet kikuren kipsamakinik chekonu lobkeyet, nitet kokonu komonutiet notet nemo, komonutiet nekararan asimetiech tukuk cheachen anan asimeriebote ng'otonok alaan iriebote tiong'ik en olemokyinike iwee, imuch kotikemoche isor teta alaa kotikemoe iwee kouu tuket, tinga alaan komiten lakwet neketoroktoi nekokeyokte iboishen tukuk chekonu lobkeyet kou simoishek, tochishek alaan ko kiit aketukul nekonu lobkeyet asimebutate en oreet alaan inyoru tiong'ik en oreet cheimuch kosusin, kouu imuch yoon roboni kochang mororochik ak indarok chebendote en timiin ak ko icheket kochome oleurot ko imuch iboishen taing'ung chito alaan ko tochit asililen oleiwendi asimetiar tiong'i chotet alaan asimasusin tiong'i chotet alaa ichut ng'otwa korutin kotok.

Chekiboe soiti en tukaa ak nekoo en koroni ko chotet tukaa chekeboe soiti amun tukaa kotinyen makeet alaa teta koimuch kokonin cheko cheiboishen iyoen chaik ialde ak ialen kiit neimokyinijke kosir artet, imuch ibar artet ne ng'echiriet nemokonin kiit aketukul neiboishen en betut neuu kokonin cheko alaan ialde asiboishen ialen kiit neuu bandek sibengaa en tinga asinyokekwany, nee kiboe soiti ko teta amun yoon kebai teta chito nekikee alaa notet nekonu cheko koimuch ikeii cheko cheyobu tenyatet ak ichumusan asiluu ak ibaen lokokuk koik ingwek yoon metinye ingwek alaan ialde cheko asinyoru rabinik cheimuch ialen tukuk chemetinye en koo kouu machanik, sukaruk, bandek anan ialen chumbik cheiboishen en kong'ung yoon ichobe amitwokik cheiome, nitet ko kararan kerib teta nebo cheko asikokonech kiit nekimokyinike en sobet asikowalk ak kesich tukuk chekiboishen.

Oleribto temik oleoketen tukaa asikorib sikoribok rutunenywan ko olee rwee tukaa alaan olekakitaban kelee koruyo tukaa ko imuch kebakakta komotokruu tukaa ak kisipto kobaa komosto akee ak kebakach yotet asikorut suswek chekoron alaan kobiit yotet kotakobit suswek che echen che koron che imuch ibakakte alaan iyotyi tukuk kwaam alaan iswokyi suswechotet ak iibchi kobaa komosto akee ak ibaen asikorut alaa asitokorut suswek alak en yotet chekororon amun elekokirotyi tukaa ko toldol ak ko rutunet nebo suswek en yotet korutu kochoku ndamun toldol ak ko kararan kobwone suswek chekoron cheimuch ialde chito okot yoon kariswach ak ikany korut iteswach kora asinyorchike rabinik cheimuch iolchinen tukaa tukuk cheuu chumbik, tibit alaa ko kerichek chekikoren asiriben tukuk.

Kiit ne achome yogkiwonye ana yonimoche icheru chebungut nekikwanyen en maa ko achome aboisien kiit ne konomemkosir aboisien ingoroet ndomun ndopoisien kiit nekinomen chebungut komaimuuch kobelan chebungut anan komaimuch koneson ndamun kiit ne anomen ko kiit nekigichob kele simabelin anan simonesin mau ingoroet ne mara inaamen kobelin anan kochotyin en chebungut agobelin akinyoru moet en eungung nekararankoneinomen koroito nekikimwa kele kinomen chebungut notet komara ko kartasit anan ko koroito nekagichob kele asinamen chebungut asimabelin imuch inamen ingoriet kochabait asikobut chebungut nekekwangen akoye ko kararan iniboisiien kiit ne kinomen asimatwoo anan asimewerte chebungungung asimaye agoba tuguk chegemoche ikwany en chebungut ngung

Oreet nechutyin mieindo kiakik ko oreet notet yoon kakibai kiakik kobiyoso aalaa yoon kakinet icheket koyai kiit neyoche kokanekararan anan kebai icheket kobiyoso ko maimuch koyai kiit neyaa, imuch kot ko kebai tetang'ung kobiyo komnye ak ibakakte koimuch kochut mieindo notet kot ko korubeke ak imbar nemiten bandek ko maimuch kwam bandekuk, imuch koker buch indamun kebai kiakikuk kotor kobiyoso nemakokere akot bandek chemiten imbar kolee kwaam, nitet ko elenyorundo kiakik mieindo yoon iribe anan yoon kerib tetang'ung anan ko nekuk alaa ko kiakikalak tukul cheiboe iibchi tukuk chemokyinge asikonyor mieindo nebo kiit neyoe yoon kiirib tetang'ung komnye.

Mwetetab kelyek asikerue koboru mieindon nemie amun yoon kemwet chito kelyekuk asirwe ko keboru ilee okot elerwe kora ko kararan, nitet ko imuch ibur chito en olekaran alaa oletilil oleirwen okot oleiwendoten ichome tililindo, yoon mara yoon keyobu olemiten ng'atatek alaan yoon iyobu oreet olekanyi ng'atatek ak ko metinye kambut alaan ko kwoshek ko ichutonu ng'atatek ak inyon bakai koot itinye ngatatek ko imuch imwet chito kelyekuk asirwe asikobor nitet kelee irwen eletilil ak ko maimuch ilouu ng'atatek kobwa kitandeng'ung asiruen, maimuch makai imuch chito iwee ak ng'atatek ak iruu alaan yoon kenyororchike chito alaan yoon kengungyike kelyek ko maimuch ing'et kityo ak iwee ak iberu komaa imwet kelyekuk.

Ba kamanut kechikin kamet ak lakwet en Moet amun nitet ko kararan amun nitet amun imuche konai kamet netinye en moenyin ako eleburto lakwet en Moet ako une lakwet nyinako tare arawek chetiana sikesich inendet komonut age neba chikilet ab kamet en lakwet nemiten Moet konatet konai kamet kolebmiten lakwenyin en chamet ab gei akomi en komie mamite kaimutiet agetugul neimuche kou yasigishe inendet ngosiche lakwenyin nemiten Moet nitet kobaru Kole chikilet nekichikili lakwet nemii Moet Nebo kamenyin kokonu miendo nekararan en kapchi asikobbur icheket komie akobaibaenchi siket ab lakwenyin nemiten en komie kichikili kora lakwet sigenai Kole tos lakwet nemiten Moet koamegei kesich Alan yache kotakobur en Moet Nebo kasarta netian asikosich inendet akoimiche kesich inendet

Kelchin nebo kourereso biik chebo kot akeng'e ko notet nekonu komonutiet alaan nekonu kalyet en koot ak kokon boishet nekararan en icheket, urerioni bo biik akenge ko ureriet notet neimuch ko urereni boyot ak chebioset alaan icheket chekoitung'e asikonyor alaan asikobur icheket komie ak kosich lokok cheimuch koriib icheket ak kotesenta bandab taai alaan situn konomchi icheket kasit neyoe, kiit neyoe ak kotes icheket koitosiek chebo biik chemiten en emet ndaab sikishet kesich lokok en kootab kapchi aketukul ko kararan amun nitet kotese chong'indo alaa tese biik chemiten en emet kochang'a ak ko nitet ko kiit nekimokying'e en emet ketes koitoshekab biik ak ketes biik chemeng'ishe en emet.

Oletestoi keswekab mbiret rutunetab tukaa ko yoon kakibaen keswekab mbiret tukaa koimuch kotes rutunet nebo tukaa amun keswek chubo mbiret kotinye komonutiet nekararan en baet nebo tukaa chekiribe en kaa anan chekribe en kaa, nitet ko imuch kokochi teta kimnotet ak kokochi ko kibiyo ak koet teta en rutunenyin alaa en yetundo neyetu inendet indaab keswondoni nibo mbiret ko kikiteshi tukuk chetese anan tukuk chetese tukuk alaa cheikochin teta koet ak kosich borto ne kararan ak koet teta en chokyinet, nitet kobo komonut keswot nebo mbiret en biik cheribe kiakik asikoboishen keswek chutet koriben kiakikwak sikonyorchineng'e icheket kelchin koechekitun tukwak en chokyinet asikwalda alaan koriib icheket asikoiyoso kobiit keswek alak chebo tukaa.

Koimutiet nebo ribetab tukaa ko suswek, beek, chumbik, amitwokik cheome tukaa, mionwokik ak tukuk alak cheimuch cheuu ngworek chenome tukaa, koimutiet neoo mising en teta ko yoon kamian alaan yoon kanam miondo noton nebo cheptikonet alaan miondo aketukul neimuch koko koimutiet neyaa mising en teta, rorunetab beek, suswek ak chumbik, mchang'ek ak bek chee teta ko koimutik alak cheimuch cheimebik en ribet nebo tukaa, yoon momiten suswek cheome teta koimuch kokon koimutiet notet nemomiten kiit neome teta ak koimuch korukut tetang'ung amaam kii aketukul neimuch kokonin koimutiet komee teta, yoon momiten beek kora cheyee teta ak ko ibokwome suswek ko imuch kokonin koimutio notet nemaimuch kebir amitwokik chebo teta cheome en chokyinet ak ko makai kokonin teta cheko alaan kokonin kiit neimokyinike ak koimutiet notet nebo miondo.

Kikobetito Nairobi betushechu mising en koimutiet nebo tililindo amun en kandoinatet nebo serikali nebo county nebo Nairobi komoisuldoen kasinywan nebo county initet nebo Nairobi kosirto ngalekab tililindo nebo taonit nebo Nairobi, indiitite raa taonit nebo Nairobi ko muur mokou olikinye yukimii serikalit nekikosirto kokitlil ak ko kimenyoru siratik en oldatukul en Nairobi, lakini en ing'uni oldatukul ko muur nemokisuldoen tililindo nekimiten yukinye, nitet ko king'oit serikalit nemiten en ing'uni ak ko tubtub biik chekimiten en taonitet nibo nairobi chekiyoe kasit nekibo tililindo ak kosir biik alak chemoimuch koyai kasinitet nebo tililindo nebo county initet nibo Nairobi, nitet ko imuch kewaal kandoinatet nebo taoni nitet asikosulda ak kobiiit tililindo en taonitet niton nibo Nairobi kouu en nekitai, nitet ko imuch kokochi komonut taonitet nibo Nairobi.

Imukokse kewal somanet nebo sokat asikotoret kipsomaninik amun ingetes alaan ingewal somananitet koet koimuch konyorchinenge kipsomaninik kelchin kosoman ak konyorchike kelchin en somanenywan neisuldoen notet nebo sokat, nitet ko somanet nekararn nebo en inguni neomongu olee kipsomaninik, sikik, mwalimuek kochome somananitet ndamun nitet komakerke ak somanet aketukul nekimii en taa, nitet ko somanet nekararan nenyumnyum ak ko ne mookyinge kipsomaniat amun somanani ko imuch kinet kipsomaniat kongeten komingin koyai kasit nemokyinge anan kinet inendet kiit nemoche koik yekokoet kouu lakwet nemingin yomoche koik mwalimu takitari alaan koik engineer koimuch kinet inendet koming'in ko kainam sukul ak kineet kotakotar, ingobore tore ko kakonai inendet kolee karanai asomonchi anan karanai kiit nekikosomonchi kou inoni.

Kit neyoe oertiwek chetenden chemiten kokwenyun komakerkeit ak oratiwek alak chemiten emet ko nitetoratiwek chetenden chemiten en kokwenyun ko imuch keboisinyan kabit kit nekayait al yan kabit all inamda yan miten tuguk chemoche kelaa koba iret nekaikai kebunote oratiwek chotet jeibe tuguk chotet imuch ko mara tuguk chenyikisen yan mokyik kei keboisien kit neu mogogoteni bikibik kelaen ko imuch kebun oratiwek choton chetenden kosir yan kakiiboten batet ako mieten oratiwek imuch kora yon momi oratiwek chu tenden ko imuch ichutotii mulangoishekako ibotii tuguk chenyikisen kit neyoe kora oratiwek cheteten chemi en kokwenyun ko koshinet nebo bik chemiten en kokwet yan kakiboisien oratiwek chutet chu tenden indamun indamomiten oratiwek che tenden ko naimuch koityin bik ala ko maimuch kotuyo biikamun oldatukul ko kakerat oketokibu e ala oletot konyochikei bik ab kokwet asikokoti kei kongolole icheget.